Tyondo ni kekure tombosiet eng kalenjin ak tyonyi kikemwa arorutik chechang ak kyakas imuchi kokonor bek en borto ak komuch kobur arawek aeng amae bek ak age ko wendi loin ak keng'ololjin inendet sikeeny borto nyi

Chito nongen en pichaini ko Justin muturi ako kamunitienyi en emet ko kiteleljin inendet akobo chobey ab ng'atutik eng emet komukul